Ore enkibooreta naatipikaki egiate aitayu too daikin e sayansi etengasaki aitayu irkeek, laa iyiolo ninche nimisho iltunganak edol imoyiaritin, enyaaki sii apik inkoitoi naisumie aitumia Nena daikin too nkoitoi sidain.

ore ene dukuya naa etang'asa itung'anak aayiolou entoki sidai nayau kuna mashinini , tooweitin netii enyaakita ayieu neyiolou ajo kaiko iltung'anak pee etum kuna mashinini nitumiya too ngoitoi sidain ore egira aiyiolou nitoki aing'oru ilmalimuni , oopounu aaliki eniko enitumiya nena mashinini toonkoitoi sidain naa ore egira aiko nejia , neyiolou iltung'anak neesishore too weitin neeeishaa pee etum iropiyiani naaashetunye ate nees baa kulie kumok.

Keng'as ilmalimuni aitobiru projects ngejuko naas nkera teboo darasa naijo esiai namiri ntokitin naagira ninche aun, anaa tenejokini nkera peun mpuka, irnyanya tesukuuk naa project Ina ngejuk too nkera naa ketum ninche aatayiolito, enikoni pee, etumi lelo nyanya, nemiri, neyiolou sii eniko, enemirisho. ore enkae keriki ilmalimuni, nkera wuejitin peepuo adol ntokitin naijo cinema nedol ntokitin neitu aikata edol. neyiolou mbaa teboo darasa, nisuma egira aipitis nene wuejitin.

ore inkera egirai asum enkikeniso naa keng'asi aisho inkasudani , ashu isoitok , neyiolou niche eniko pee eiken kitokini sii aitobiraki isinkoloitin egira aiken nenatokitin ajo kaa nabo kaa are nejia , kitokini sii aisho ibukui nitodoli eniko pee itushu pooki nitayu egira aitumiya ee nkeek kuna naitayuni ake teboo nitodoli eniko pee itumiya egira aikenusho.

Ore erishat naaya easat o siai tenebo naa meya enkata sapuk amuu kekumok ltunganat loogira aas ena siai, naaku kegirai aareto neasi esiai te nkata kiti neya esiai sapuk. Kore sii kigira aas ina siai netangasaki aaponu tenebo anaa olturrur anaa ltunganak looyioloro, neponu aareto peetum musaada napaasha amu, elelek aa ore ilo turrur naa keyeu musaada endaa ashu noo iropiyiani, kakae neyeu ikule tunganak entoki inkae, kake keponu lelo tunganak tenebo, neyiolou ajo kainyio sidai naa kanyio eidimi aishoo, neasisho tenebo peetum ina musaada.

ore entoki edukuya naa ore oloing'oling'oli naa mme entoki sidai amu ore ilopolesie naa kegira ninye kuansa ayau esidano te Kenya o te Uganda .amu keesi biashara teilo polosie neisho iltunganak isiatin. netumi sii iropiyiani too wueitin pokira are aa kenya, o Uganda .kake ore egirae aayau imbaa torok teine wueji, neme entoki sidai kishaa naa keyiolouni ajo kaalo nagira ayau enyamali. amu ore egirae as ina. egira aasa ina. naa keyau ninye imbaa torok te kenya. neyau sii ntokitin torok uganda. amu oe egirae aara teine wueji nemesidanu naa iwueitin pikra are. amu keeku kiba uganda kenya niba kenya uganda tenkaraki enyamali nagira aayaki.

Ore entoki edukuya ore ngolikinot na kumok amu ore egira irmalimulini apuo sukul aisum nkera na kegol ninche ebaya tenkata naisha tenkaraki engoloto orbaribarani ashubelekek ninye meeta irmalimulini iropiyiani napoyie inasukul aisumie nkera kitoki sii aku tenchoto onkera amu ketii nkera na kelakwakikini sukuulini neaku kishaa ninyototo tedekenya oleng nebaya tenkata naisha, nelelek tonkolongi kulie ishelewate neaku tonkolongi kulie kebaya enkerai idipa aishelewa nimitokini na ainguraa nona kulie oshi nemetii negolu na tenkerai amu itusumi inatoki kake keyieuni neyiolou.

Ore erikore eruto majo kanyor amu manyor enwgira aas mbaa kakebkanyor enegira ninye ashetu. Kenya amu ore enedukuya etangasa ainguraki ltunganak isokonini na metii ilchafui kitukoi neasi biashara tenebo na kegira si aitelek eniko ltunganak pookin ntokitin pookin tewueji nabo amu ore eetae ewoi nabo natii osokoni pookin na indim ashomo ine nidumu ntokitin niyieu nindim ashomo ewoi niyieu neaku inyaka sinye ruto aitobir nkajijik naidim ltunganak atotoni nelak iropiyiani kutik netum ewoji nairag inyaka sii ruto ailepie taxes mentoki duo sidai ena oleng kake kesidai tekenya amu ore ilepie nona texes negira nye kenya ataasa siatin enye openy netum iropiyani pemitoki ayau silen tonkulie wuejitin.

Ore honarable Raila ataa nye engape e kenya amu ore enedukuya ore apa eetae metii meiningo apa oleng uhuru ninyototo ninye nelo aibungare uhuru tenkaraki kenya nelo aakubtenebo oninye neshet kenya tenebo nidim ninye aibungaku uhuru esiai, ore ake pitokini aas engelare nelakino ainoto olorika inyaka akeenye alotu aitashe oruto peitobiri kenya peaku ewoi sidai netonieki netonie ltunganak netum maisha sidai neaku olarikoni raila sidai le opposition

Ore enedukuya ore apa eetae ilobmetae le covid ninenteen na etngasaki apa aiken sukulini pookin neaku mepuoibsukul tenkaraki keureki apae gira enetum inkera inamoyian ore pitokini abol sukul neyau nkera ntokitin naasi pemetum ake kuna kera elemeitai, ana etiakaki nkera peishop ntokitin naikenok nkutukie enye peemetumbake ilo chafu ingua likae tungani, inyiakitia sii aiakikisha ajo keetae nkariak tesukulpeeku ore nkera tenepuku ashu teneibung aitoki nituku nkaik pemetum ake inamoyian inyiakaki si aiakikisha ajo ore nkera na metoni nkumok tedarasa nabo kake kepiki pookin nkuti nkuti darasani pooki pemetum ake ninche inamoyian.

Koree entoki edukuya netangasa serkali ayau entoki naji census pengasi ayiolou ajo kebaa nkera natii nkangitie na ore eetae ina na keyiolouni ajo kebaa nkera natii nkaangitie tokarin neyiolou ajo kakwa nashomoita sukul amu ore oshi tekenya na enebaki enkerai na kishaa netii sukul neaku enebah lolo arin onguan nituepiki enkerai sukul na kingoruni inakerai nepiki sukul neyiolounj ajo kwnyio pemegira ntoiwuo enyenak aya sukul ore enkae inyiaka serkali ayau enkisuma epeshi to sukulini pookin piakikisha ajo ore nkera pookin natii nkangitie nemeidim ntoiwuo enye atalak ropiyani esukul kidim ashomoita sukul enkisuma na epeshi ina.

ore entoki edukuya naa ore eramatare oloso le kawaida naa keretu egirae aapik iweuitin sidain ing'uesi amu kengas ninche aishoru, ewueji neshetakini nena ng'uesi pee etoni. naa ore pee eesa ina naaa keng'asi ninche aaliki esidano enana ng'uesi. nelaakini sii nen wuejitin nishooyo pee epiki nena ng'uesi nepik ninche nena ropiyiani, ing'uaa nena ng'uesi naagirae aapik ine. ore enkae naa kitoki sii ninche aayiolou ajo ore enepiki nena ng'uesi, nene wueitin naa keyaki faida sapuk olosho pookin, egira aing'ua ninche ina ramatarato.

Ore enedukuya na kengas ltunganak ayilou ajo kanyio esidano ongwesin na kanyio eyaki na kanuio isho ninche nitoki si ayiolou ajo kanyio entoroni nakanyio idim ataas pear ninche ore peyiolou nona na kidim ninche ataramat amu kengasa aishoru aisho serkali ewueji nainyangu serkali pepik nonangweusi na ore pepiki nona ngwesi nona wuejitin na kengasai ninche alak kulo aramatak netum ninche iropiyani naiterunye maisha enye towuetin sidain ore si ai na ore si kulo aramatak na kiteru aponu ayilou ajo kanyio esidano ekuna ngwesi na kanyio isho ninche ore peyiolou ina na kepal earata ongwesin amu keyiolo ajo keeta faida.

Yiolo enedukuya na ekingas aitumia technology kingira ayiolou ajo kanyio kidim aishoo kuna kera peitumia tenkisuma enye aa medolishobninche nikias reserch nikiyolou ajo kanyio entoki sidai na kanyio naretu aitobiraki egira aisumare medolisho ninche, ore entoki edukuya kengas ninche aingoru entoki naji brail ninyangakini tosokoni nitodoli eniko peitumia ore eniko peitumia nidim sii anyakiti aingoru irmalimulini egirai ake aas research loretu nona kera tenkisuma enye amu ore lolomalimuni netangasa ayiolou enikontenisum nena kera neaku keretu neyiolou sii eneas na ore tinewueji netareto technology oleng nena kera towuejitin sapukin

Ore ngwesi natii samburu national reserve na ketii orngatuny ,ketii olowuaru keri etii si esidai aa ninye enkae ngwes nemetii nkukie paaki etii sii girrafe nemetumi ninye tonkukie wuejitin tenepoi adol ngwesi ketii si iltomia kumok tenkaraki ore inewueji na ewoi nairowua nemetii si enkare oleng neaku ketii nena ngwesi kumok etii sii enkai toki namanya Somalia mayiolo enkarna aitobiraki kakebketii engues esomalia namanya samburu.

Ore enedukuya na kaitau enkitanyanyukoto engwes naji orngatuny wenkae naji girrafe ore nona na ngwesi na ore nabo na kenya ninye nkirik nenya enkae nkujit na ore etiu nejia ore peeton orngatuny atan ituee na kishaa ningoru nkirik naya pemeee ore na etiu nejia kear ninye girraffe petum inkiriknenya pemeyee, ore eniko peretninye girraffe na ore peaku kutik neretu ninche tenkaraki ore nona kujit nagira aanya na keishunye era kumok kake ore aa egira aaku kutik nemeishunye amu ore enanya engwes nabo na kenya naduo kulie tenkata.

Ore entoki edukuya na ore pegira somali aas nona pookin na tenkaraki etayioloito ajo keetai faidia eramatare wenkae siai nagira apik ninche inwgesin neaku kenyiolo ninche ajo teneramat ntare nkishu na ketum kule, netum si ilchalai omir nenya nonabripiyani na ore si pemear nona ngwesi na keyiolo ajo ore nona ngwesi nakeyau enkop enye ltunganak oponu adol nona ngwesi netum ninche iropiyani.

Ore entoki edukuya na etangasa garisa aaku itobirakaki irbaribarani lenye tenkaraki keetae ngwesin natii nkwapi enye na ore pitobirakaki netumbninche saida amu kidim aitumia irbaribarani aas imbaa kumok amu kegol apa elototo inakop ore na peyiolou sinche ajo kuna ngwesin nagira ayaki ninche faida netapala ninche earare petumoki atum faida tonkolongi pookin natii ene.

Ore entoki nataase metngamatiie olosho pookin eramatare na etangasaki aitodolu esidano eramatare ore peyiolouni esidano neyieu ltunganak kumok neyiolou esidano teninche makeon ore enkae eyautua serkali ntokitin nalelek na kidim ltunganak inyangu ndakininaishori ntare enyebnifaiidika ninche amu meropiyani kumok kake keretu nona eramatare enye peilepu

Ore internet netangasa ailepunye maisha oltunganak tonkwapi sapukin amu ore eneng metayioloto apa internet tedukuya nkukie kwapi neyiolou enkiko peitimia tosiatin enye ore egira internet aretu enkumisuma tononkwapi nitayiolo ninche nkera mbaa kumok the internet etayioloto nona kera ajo ore enkisuma kitelek enkisuma amu eneton nayiolou maana internet nemeitumia internet tonkoitoi torok nilepunye ina enkisuma enye oleng.

Ekangasa olosho lekenya aitumia technology peyiolou ajo kaa kisuma esidai toonkera enye tenelarishata ore peyiolouni ajo kaa kisuma esidai nitokini aitumia technology peyiolouni ajo kanyio ishaa ahua kaa ikuni peyiolouni nena kera eniko tenitumia technology ore pidip atayiolo ninyangakini nkera tosukuluni eserkali computers, tablets, naitumia ninche tesukulnitoki si aitayiolo eniko tenitumia nona computers o tablets tenkisuma enye

ore entoki edukuya naa ore ara olopeny empesa. naaa kaidim atejo ,kisidai empesa amu keta faida tenanu openy. ore agira airiwaki iltuganak iropiyiani naa katum nanu enkiti faida. naaretu tewueji aai kiti ashu sapuk. amu ore ine wueji agira airiwaa iropiyiani naa kegol taadii penyo. amu elelek elotu olikae naa keyieu nikiar iyie, pee eya nena ropiyiani inonok pooki. kake ore to nkoitoi sidain naa keretu ena biashara oltungani oleng.